eeh Ũndũ ũrĩa ũcenjetie mũno, kumana na ũndũire, gĩcigo-inĩ gĩkĩ, nĩ gũkorwo atĩ ta ũrĩa andũ magũragwo na mbũri, kana na nyamũ, na irio. Thikũ ici ũhoro ũcio nĩ ũcenjetie, nĩ tondũ andũ thikũ ici magũragwo kaingĩ na mbeca, ũguo ũgakora ona akorwo nĩ magongona maingĩ mararutwo ta kanitha-inĩ ũguo, kana athuri arĩa marutaga ũhoro wa kĩama, thikũ ici ũgakora mararuta kũringana na mbeca. Ũndũ ũngĩ ũgakora ũrĩa andũ makenagio na nyĩmbo ici cia tene, na kwĩhumba ũrĩa andũ mehumbaga nĩgetha magakenia andũ, thikũ ici ũhoro ũcio nĩ ũcenjetie, nĩ tondũ nĩ gũkĩte mitandao, na gũgoka ũhoro wa indo ingĩ cia gũkenia andũ cia kĩrĩu, ta thimũ, na maũndũ mangĩ marĩa...

Wa mbere nĩ tũhotaga kũrĩa irio iria ithimĩtwo, na itakĩraga mĩhaka ya ũrĩa mũndũ abatiĩ kũrĩa, ũguo nĩ ũkoraga okorwo nĩ iria tuge ta rũciinĩ kana ranji kana hwaĩ-inĩ tũkaruga irio cia miũganĩra nĩgetha okorwo nĩ o mũndũ akagaĩrwo tũirio tũnini ndakae kũrĩa irio nyingĩ nĩũndũ kwĩgitĩra maũndũ ta kũhũhita na ũgakora kaingĩ irio iria tũrĩaga nĩ ikoragwo iria ndagĩtarĩ augĩte, nĩ tondũ okorwo nĩ ta irio cia rũciinĩ, ũgakorwo ndũkũrĩa irio ciĩna maguta maingĩ, o na ranji kana wauma ũguo barabara, ũgakorwo ndũkũrĩa irio nyingĩ iria cirugĩirwo mabara.

Ĩni thoko ya Mathai nĩĩgũcagĩrĩria mũno agendi nĩũndũ wa maũndũ marĩa ma ũndũire makoragwo namo, wambere nĩũkoraga kabira ĩyo ya Mathai kaingĩ nĩmakoragwo makuĩte thibo na hiũ cia njora na matimũ na magakorwo meohete retho, ũguo ũndũ ũcio nĩũgũcagĩrĩria mũno agendi na ũgakora nĩmakoragwwa na thoko cina indo cia magegania mũno cia ũndũire wao, ũguo nĩũkoraga makĩendia indo ta nginyĩra na ningĩ ona ũngĩrora indo ta ng'ombe ciao iria marehaga thokoinĩ nĩmarehaga ndũme imwe noru mũno na ndume cikoragwo na nyama njega mũno ũndũ ũrĩa ũgucagĩrĩria agendi mũno.

Kaingĩ nĩ ngoragwo ngĩgũra indo cia ũrĩmi cia kĩndũire, nĩ gũkorwo nĩ nyendete rĩrĩa rĩera, kana mũgũnda ũraikara ũrĩa gũbatiĩ, ũguo nĩ tondũ ũkĩrĩma na ũndũire kaingĩ nĩ gũtũmaga rĩera rĩthere na rĩgakorwo rĩtegũthũkio ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga kaingĩ ngorwo ngĩgũra indo cia kĩndũire. No rĩngĩ nĩ ũkoraga ngĩgũra indo cia kĩrĩu ta ndawa cia kũrĩma kana cia kũhũrana na tũtambi nĩ tondũ rĩrĩa ũkũrĩma na ndawa cia kĩrĩu, nĩ gũtũmaga ndawa icio cigateithĩrĩria kũhũrana na ria ihenya mũno gũkĩra kũrĩma, ũguo ũgakora ndawa ĩyo wahũra, kũndũ kwĩna ta mbembe ũguo kana ngano, ũgakora nĩ wahũra handũ hanene, harĩa ũtangĩhotire kũrĩma, no korwo nĩ ta tũtambi, handũ wa gũtinda ũkĩrĩma, wahũra ndawa ya tũtambi, na ndagĩkainĩ nini ũgakorwo ũhũrĩte handũ hanene mũno, harĩa hangĩtũmĩrire mbeca nyingĩ ũgakora nĩ wanyihia ũhũthĩri wa mbeca, ũguo ũtũmĩri wa indo wa kĩrĩu nĩ ũteithĩtie harĩ kũnyihia mathaa na kũnyihia mbeca iria itũmĩkaga kũrĩma.

Njĩra iria ciagĩrĩire cia mĩrĩre, nĩ mũndũ agakorwo ebangĩte, ũguo ũgakorwo wĩbangĩte, okorwo nĩ kũrĩa buroteini, ũgakorwo ũgĩtũma atĩ o hĩndĩ ũkĩrĩa hena buroteini, ũgakora hena kambohaindirĩti, na nutrienti iria ciothe ibataire, ũguo, kũrĩa kwega nĩ kũrĩa ũrarĩa irio cia kĩrĩu na ũgatukania na cia ndũire, ũguo okorwo nĩ kũrĩa ũrarĩa, ũgakorwo ũkĩrĩa irio iria cia tene ta ngwacĩ, ndũma, waru na ũguo noguo ũbatiĩ nĩ kũrĩa, nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩa irio cikũguna mĩri yaku, na ũkarĩa okorwo nĩ ta mboga, ũkarĩa mboga cia kĩrĩu na rĩu ũgakorwo ũgĩtukania na mboga cia ũndũire ta managu, terere na carageti na nĩgetha irio ciaku cikorwo cikĩagĩrĩra.